Ka ipuro kae nyaka ing'e low ma ipure. Ng'eyo ma nya dwarore e tijni en ni nyaka ing'e low ma ipure, tut ma low ni nyalo bedo ni nigodo, tinga mane mi dhi tiyogo samipuro kata gimane midhi tiyogo kata kidwa tiyogi rakwer to mane ma idhi tiyogo e pur. Tinga mitiyogo no dhi tiyo nang'o. Kendo ng'eyo machielo monengo bed ni ibedo go en aluora ni dhi bedo nade mondi mi kik hinyruok moro amora wuogo. Kendo ng'eyo moro madwarore en gimiluongo ni yo midhi loso go low kata puodho ni. Yo midhi los godo low kata puodho ike mondo ochak pure. Koro gigo minyalo chak pure go, inyal opur ka gi tinga tinga. Ng'ato nyalo tiyo gi kweru matindo mar puro. Jomoko be tiyo go dhok, kweru miywayo gi dhok mondo mi gipure go. To kwendre moko matindo tindo mak golo godo yugi moko